Kore ntoki naipirita e ekidong'oto enkurumwa temura, e kelo ana enkata natai elpaeg tanaa nkatai nemeetai nkurumwa, naa keidimai naa kore nkata naatai nkurumwa, kore nkata naatai nkurumwa ke keilep bei ekidong'oto, kore nkata naatai lpaeg keilep ekidong'oto enkurumwa.

Inyoraa oree enaishoo natobiruni temurua ashua tiang kisidai olang enaishoo natobirunii tenkambuni amuu oree enetobirunii tenkang nemeetaa chemicals loota enaishoo nairobirunii tenkambuni

Ore naa naaji enkishaa nikishukoki sirkali tlosek lenye naa elataa eushuru enaa elataa etaxes kifaa nikilaki sirkali taxes paa teniyieu oltung'ani lebiashara loan nishoo naa sirkali pee epikie hustle esiai naishakino alakii sirkali taxes

Kore ntoki nai nai nai naimaki lmaalimoi ontowoi ntakare ake imita enkarai eskul naa enkoitoi naisaidiarieki inia kerai peeitoki, paa kore tekae rishata enye nailep ninye alo, naa keitoki ake aayeu ake nkule ntoki supat tana ntoki sidai temasomo enye. Naa keiyari peimaki lmaalimoi ontowoi entokitin napikaki inia kerai peendelea omasomo enye tanaa peendelea ayau esupatisho osidano temasomo enye.

Ore entoki nadamu tanadol enasiai na emboloto ondamunot onkera emaa namanya nkwapi nemera ninche ntauni nisho nkera maarifa enkop amu ore taata enkop nikitii na kitegemea enkitumiaroto onkomputani tesiai onkopisini esiai osukuli na ore ele siai na kesidai oleng amu egolito na nkera emaa kuna nemetii ntauni neyilou aitumia nkomputa kidim ataas esiai tonkoitoi napaasha.